Kore enkipirrta naado oropiani te nanu naa paaret naaji maing'oru intokiting nemaata ashu mainyiang'u intokiting naaji naa matejo naaji tenaata ormarei naa kaishia ake netii iropiyiani ishia natum esiai naata esiai natum kuna ropiyiani baada ekia musho olapa aret kuna ropiyiani matalaaki inkera e impisai ropiani esukul ashu nainying'unyie endaa enkaji nainyiang'akinyie inkilani onena siaitin akeyie pookin kulie yiaji kore enkiasishore ompisai ainei naa paaeret pabaiki ewoji naaji nitu ewueji natang'uarra pabaki amu matejo naaji kang'uarr, kang'uarr naaji tee aaku kaata engarii neku kore naa kore naa ina ng'uarrata naa impisai ake naisho ina duata neku tanaata iropiani naaji naa kaaret pebai pabaiki ina duata naaji naata aa nanu makewon ashu naa matejo tenayieu naaji olchamba naa kuna pisai ake naikaja naaret pee abaki, pee abaiki naa ina duata ai ashu naaji matejo tenayieu nalo inko inkuapi orkila orok naa una roopiyiani ake naaret pabaki ina duata naata.

Ore nabo onkabilani nayiolinoibnaas emirata ontokitin tontokitin eapa tolosho le kenya na nkabilaitin olaikambani ekemir ntokitin kumok oleng masaa pooki namirishoreki netii si wasamwahili na kemiraki lairabuni ntokitin kumok masaa kumok ninche eeate si irmaasai orkokoyo na kibeleleny ninche ntokitin matejo kisho irmaasai ntare nisho irmaasai masaa nijo irpaek nai aibelekeny na aisidai enasia olenga amu keyau ltungani tenebo na esiaia sidai ena amu itum ntokitin apa nimibaki nimiata apa neaku tenumbelekenye nai ntokitin irpaek amu kelelek esiokinoto oleng amu mitegemea ropiyani pinyangu nincho elee lemeeta naata

Keserian enkitaunoto oo ropiyiani te ncounter oo mbenkii to losho le kenya amuu ore nabo naa ee ndim aitayu iropiyiani kumok alang tinintumia ntokitin naaji matejo ATM ndim aitayu iropiyiani kumok alang naa tenintuya ntokin naaijo ATMs .Ore enkae ore savings naaji kumok naa kitegemea naaji ntokitin steps naaji matejo e ATMs aaitayu iropiyiani naa kerestrict naaji alang tenintayu te encounter, neeku naa keeta eseriani encounter teninatayu iropiyiani alang tenintumia ATMs .Ore sii enkae naa kitadoyio iropiyiani matejo duo naaji transaction oleng ingira aitayu iropiyiani alang naa nkulie benkii naa endamunoto sidai oleng amuu mintoki aauresho aaku naaji iyata orng'ash, tenilo aitayutayu nkuti ropiyiani aaitumia noo ATMs amu keya enkata oleng.

Ore ntokitin naiterunye naaji agira aisum ntokitin tiang',naa ekaiterunye naaji matejo nkoompeni, Amu ninche naalelek enkisujata naaji, nesuju taa ore aidipa nkikompeni, matejo naitushulaki nkijikoni, ore pee aidipa nalo taa emetii ee saanini naa, hoo duo naa ketii saanini naagol, naai naatagama enkurma ashu naatagama edaa, naa kaidim naaji ake atipika,e basin, napik enkare, ASI paa kaitadoiki Nena bakulini atua, metumukata kidogo pee enanau. paa kaidip taa, ore taa aidipa, naidipie, too motiok naaji, amu motiok. etii taadi motiook naabayie shai, etii naabayie naaji matejo empuka, neeku kelelek Nena enkisujata. ore pee aidipa, nalo taa Kuna orgali naaji. ineorgali ee atipika duo enkare ashum metanana orkurtet lenyenak, orkipire, neeku kelelek. neeku kaisuj ake aitobiraki naouju Ina orgali, Ina kurma naatagama, aasi paa kaisuj to sabuni paa kaituku taa pookin. ore aidipa ayelie osabuni naiposhiposh aa pookin, paa katumoki taa ashomo aikuna aja, ashomo aipangaki emisa aitobiraaaki, tiatua aji. neeku nkoompeni naalelek nesuju bakulini basi nebayie taa motiook.

Kore nkisumaritin oolaramatak natii emirua ai naa tenebo eudoto oo nkishu.aa ore taa ena, ketii nai lopisaani loopuonu aamanaa too aamanaa too nkaulele, eliki ilparakuo ashu laramatak, inkabilaritin, orkeek naifaa nitumia naaji tee tee siai eramatare, nkaraki naa ore enakiteng'ena natii enamurua ang ' naa ee ketumo naai ilaramatak tenebo ning'oruni ilang'eni loopuonu, neisum naai eniko naai pee pee etum faida too Kuna too Kuna kishu naaramatita. naai matejo ningoru ninche osokoni lenye, omiraki Kuna kishu faida e kulo sokoni ashu nkishu tenemir, neeku idol ajo kakumok inkisumaritin oleng natii emirua ai naai natii. epuonu ninye irkulie nejo nepuo ne matejo nai keeta ireek oogira aitumia lemeishaa too nkishu neeku kepuonu nai airo pee eing'oru namuna naibelekenyie lelo keeku. ningoru orkeek naa sidan te ramatare oo nkishu oo suam.

Ore nkaitubulu na ntokitin sidan oleng amu ketuunoki petumoki atubulu amu endaa neaku kishaa peripi nkatitin pokki neaku ore enkisuma enkibooroto ongwesi nainya kuna aitubulu matejo nai ngwesi kuna ormaasai neetae kunangwesiosero na kishaa nikenori amu meeta oltungani oingorita ninche kishaa ore nkaitubulu neripi neitamani pemeeta entoki naimu kuna naingurita ltunganak matejo nkishu ashu ntare pemitoki ajingaki lchambai loti kuna aitubulu natuuno neaku tenisumi nai ltunganak tenepiki kuna ngwesi atua nkaitubulu nakeaku etaasaki oleng

Koree esiai enjutoto oldironi na esiaia sidai oleng amu esiai kerip nai matejo migil ajing enterit kake teneaku etijinga enterit ildirooni na kishaa pijut metaa petumoki ntokitin inonok aisidan meeta entoki naigil ajing koree enjutoto oldirooni naa kajut nanu ldirooni matejo baada owiki areamu keaku naa keaku e ketii akenye enterit natijinga nakibooyo mitoki enterit asapuku tiaji amu kidim nye ayau atipika ltunganak orkirobj na kore sainaya tenjutoto okulo dirooni nemeusapuk dii oleng amu mekumok ldirooni nai matejo olontokitin ake otii we ele nai opiki mbukuineaku meya esaa sapuk ,tanajo nai metaa kainyototo tedekenya nai matejo saaare ashubsauni na kaya akeenye nusu esaa amu keaku aidipa pookin atujuto tosabuni ashu teomo najut pii neaku.

Ee kanyor nai teniaumare nkera ainei inakop enyeri amu ore dedan kimathi te history e kenya na oltungani apa otaarare neaku kitadolu ajo oltungani sapuk apa ninye makeon neaku ore enkarna enye na ekisho nai peminyoru inasukul amu ore nyeri na nabo e highlands kuna kauntis nangamu enchan sapuk tolosho le Kenya na kesidai tonkera aainei amu metii nyamalitin kumok nemetii moyiaritin na ore si enkae na kangor oleng tenisumare nkera ainei amu metui atua taun oleng meaku enijo aingur megol maisha oleng tenintanyanyukie maisha natii sukulini etaun anaa university of Nairobi anaa jomokenyatta ashu nkulie sukulini natii atua nairobi

Ashomo oshi det ee Mount Kenya aa nabo taa oo ldonyio tolosho Kenya oodo naa etii ele donyio etii ekeimaa iwuejitin nijo Highlands te Kenya ncountiny naaijo meru, embu, laikipia, okirinyaga o nyeri neiboda sii thataka nithi nemanita sii atua national park naji mount Kenya national park naa ore ina siiai naa esiaai UNESCO ee world in site ore sii keim atua keim sii equater indukuyani ele donyio lekenya nee N nena countini naaim enkalo ele donyio ele mount Kenya.

Ee kai nai nalo nairobi park na ashomo nakeyieu ake na kaloito ore uhuru park na ormanyara sidai oleng na tenilo nai na indik ashomo aitiringa aipiripir esiai enkishui ino teiata ormarei nidamu ncheriani nitipika koree uhuru park namewoi onkera ake arashu ewoi oltunganak botorok kelo enkerai kelo oltungani botor kelo orkiti bora akeyie metaa iyata entoki nikilo aitabaki inewueji na ketii si ngwesi netii ormanyara sidai laindim ashomo ormarei lino nipuopuo aitiringa tinewueji nikwenini na keta ormanyara sidai tenewueji neaku mewoi onkera ake ewoi oltunganak pooki

Oree uhuru kenyata na obo loraisi tolosho lekenya aa ninye apa orai leonguan, ore uhuru Kenyata na kenyori apa oleng amu itobira olosho lekenya aitobir oleng nepik maendeleo koree maendeleo nataasa na eyawuo ninye oyawua ena siai orbaribarani nitobir irbaribarani kumok oleng ore ai aai netesheta sukulini kumok ishooyie ropiyani neshet ee sipitalini etaasa siaitin kumok oleng neshet nisho ltunganak siatin kumok oleng anaa to kampunini natabolo nidol ajo igero ltunganak kumok oleng terishata enyebetaasa siatini kumok ore ana pelo airetire na kiba ltunganak lekenya

Kore lokishin naa keimaa egolikinot oleng, amu kelo nai nelo niminie oltung'ani intoiwuo enyanak, niminie olikae matejo nai menye arashu ng'otonye, na idol ajo keimaa golikinot oleng. Na ore naa pee kintodol enyorrata lelo okishin, naa pee kiaku tenebo onche nai naa matejo nikipuo nai abaki niking'uraki endaa, ore tenaa nkera okishin, niking'oru namuna enaa olosho ashu emurua ang, pee kintau ate, nikiya kuna kera sukuul misumata sinche anaa kulie kera. Amu idol ajo tenikiret kuna kera tena oitoi, na tenebulu naa keponu atum isiaitin neponu aku iltung'anak letipat tolosho. Na kigil inye alotu aku ereteto oleng. Kore ai naa nai maing'uraki si sipitalini amu kidim atomoita, niking'uraki bill esipitali tenetii lamoita. Aku ake tenebo, amu ore ina nyorrata na kitodolu ajo ke kitubulu sininche tolukuny enye amu kedol anaa kegirai aijalie oleng. Itu duo epalari ji tenkaraki meeta ntoiwuo ashu etuata ntoiwuo enye, ah~ah. Tenekiyau inaduata aret, enaa emurua, naa keeku iltung'anak sidan tolosho.

Kore tadi enikinko pee keakikisha ajo, ore intoiwuo onkera na kees isiaitin nemene darasa ake openy, naa tenikinteng'ena ajo mepooki taake peeku ishomo darasa tenitu imu ina goloto nikiyawaki sukuul, naa nimikigila tao. Amu kakumok isiaitin nidim aikuna aitubulunye keon arashu ataasa, pekincho ropiyiani nai matejo tenias biashara ning'oru biashara nias, na idol ajo ekincho nye ropiyiani kumok alang enikincho enkisuma. Neeku menkisuma ake pooki toki, aa. Kishaa neyiolou intoiwuo onkera ina, nai nepik ina atua elukunya ajo meina ake pe i faulu temaisha.